Kuongithia, kĩndũ ogĩothe gwĩ bata, tondũ nĩgũteithagĩrĩria ona, nyamũ ĩyo kana mũndũ kwaga mĩrimũ, ĩramũnyita, rĩrĩa aronga, iria rĩu nĩrĩteithagia rĩa nyina, mũno, na mũndũ agagĩtuĩka wa gũkũra wega na, gũtuĩka mũndũ, wĩna hinya.

Wambaga kũharĩria waru kana ndengũ kwa mũhano iria ũrekĩra thĩiniĩ wa thabutha. Hĩndĩ ĩyo ũgacoka ũgakima mũtu tarĩ wa cabaci, ũgakanda cabaci, thaithi ya cabaci ũgatinangia maita mana ũgathondeka tũmĩhuko. Ũgacoka rĩu ici ciahĩa ũgekĩra thambutha-inĩ yaku kamũhuko-inĩ kau, ũgacoka ũgekĩra maguta-inĩ igatuĩka thabutha.

Wambaga gũtherũkia mboco ĩkahĩa wega ũgacoka ũgagĩkaranga mũcere kana cupageti ciaku. Wakaranga wega ũgacoka ũgekira rĩu mboco gagatuĩka gatharĩ kega o ta kau tũrona hau.

Cai nĩguo tũrokagĩra rũci-inĩ na hihi kĩndũ gĩa kũrĩanĩria nĩ getha mũndũ akĩgĩe na hinya wa gũtinda akĩruta wĩra. O na mũgeni angĩ cera mũciĩ ũcio nĩ aheagwo gacai onakorwo nĩ gatubia agakĩigua akenete. Na ũhoro ũcio mũciĩ ũkuaga ngagũro ũkoneka ũrĩ mwega.

Nĩ taũni ta Kitale, Marsabit na Isiolo, rĩu andũ acio nĩ maigĩte ũndũire wao nginya Kakamega, nĩ tuonaga ũndũire wao nginya kũndũ ta macakayainĩ, mathiko, ũigi wa mahiũ, ithuĩ anga nĩ twateyanĩirie maũndũ maitũ, oo nĩ maigĩte ũndũire wao mũno.

Nĩ ũgemu wa nyũmba thaka na matawa, nĩ ũtukũ hihi, nacio hĩa icio ikonania nĩ twaingĩra muciĩ wa mombatha ũrĩa wĩ maũndũ mega na magemu na makenagia maitho ma andũ aingĩ nginya niĩ.

Wambere nĩ mwĩhumbĩre wake ũrĩa ekwĩhumba agĩthiĩ kũu, na ucamba ndakaguũyũhio nĩ ũndũ ona ũrĩkũ, na ciũria iria ekũrio acokie, o kĩũria agacokia ũrĩa orio, na ndagatigĩrĩre kĩũria gĩtarĩ gĩcokie na makĩria ma ũguo ũcamba, ũcamba arũgame naguo biũ.

Angĩkorwo mbeca ciaku ci bengĩ nĩkĩo marĩhi maraingĩha tondũ bengi no igũtinia marĩhi mao kũhĩtũkĩra kandi ĩyo ũkĩrĩha indo na ma sũpermarket kana kũrĩa ũragũra indo magatinia ningĩ mbeca ciao cia VAT.

Nĩ gũtigĩrĩra mũndũ wothe nĩ akinyĩrĩrwo nĩ netiwaki ya motungata mau arenda kũhũthĩra. Namo marĩhi magagĩtuĩka nĩ maigananĩtio kwĩ mũndũ wothe, nĩ getha gũtigatuĩke kwĩ mũndũ mũna ũrahũthĩra motungata mbeca nini gũkĩra ũrĩa ũngĩ, kũguo andũ othe makaigananio nĩ marĩhi.